kisidan nena kishu, amu tenishori nena daikin, nesapuku osesen lenye, neeku keeta afya sidai oleng. neeku tenenutayu enkiteng' neyieu neisho, nemetum shida yeyote amu kisidai osesen lenye, sidai afya enye, neiki siduo ilasho sidain oleng, ilasho, oomayianaro, neponari nkishu oleng, nemesioki siduo aaye kila enkata. keisidai siduo kuna kishu amu ina daa amu kisaidia nkishu tiatua, ebulunoto enye.

Iyolo eniinko tenasa iinyang'u endaa oonkishu nipik kando niyolou ajo kaja inkishu nieta ,niyolou ajo kebaa endaa niinyang'u niyelou ajo kaa saa incho inkishi endaa kila wakati nemesapuk sii duo endaa matejo ore enaa ieata enkiti daa kiti nigil aitaa kutitikutiti metaa iyol nkiti kata neishori kuna iyolo naaleku neitokini aisho taisere neitushukoni enkishu, ore sii duo tiniyeu niyolou ajo kaja ebei endaa ,naa tanaa kekiti ebei ninyang'u sii duo endaa sapuk naitaroposh enkishu, ninyang'u sii duo endaa neewuo ninche asubugi oteipa peemepukoo si duo inkishu.

ore kuna naa nemampuli ashu mashurum kebulu oshi enkata natasha oleng',naa ketae inanyae netae inemenyae ,tinilo nkotelini sapuki naa kenyae.

iyiolo eng'eno naa iyiolo kulo naa olmalenke, iyiolo olmalenke naa oltoki sapuk lonyaanyukie o watermelon iyiolo sii olmalenke naa entoki nanyae, entoki nayieri, edaa oonkera .ore mostly naa nkera oshi naanya, iyiolo olmalenke naa kebuluu ake ninyye tiong'ota ,ashu tenituuno naa sawa, iyiolo sii olmalenke idim siiduo atipika edaa oonkera, idim siiduo atipika olmalenke, idim siiduoa ateyerie inchapatini, idim atipika metaa ijo nkwashen inasaa igira ayier edaa, naa edaa sidai, naa kenana siduo oleng, ijo nkwashen, kake kenana ninche aalang inkwashen.

ore kuna naa sukuma ashu ormomoi , ashu interere naa idim ake ninun tiang tolchamba naa ore pee ebulu neeku ilo ake nidosu , nigilu ake akiti naa idim ainosie orgali ashu entoki ake niyieu, naa kisidai amu keponiki oltung'ani orsage.

wore kuna naa hoho ketaii hoho naado netaii hoho nanyori wore hoho nado naa ena naoku oleng wore enaa naji hoho nanyori

Italalaka esiai esiai e technology e internet te somali amu isumaki iltunganak intokitin sidain oleng .nisumaki iltunganak peyiolou aitumia computer ashu isimui kuna e digital. etipikaki si duoo booster meetaa keetaae network ninye sidai oleng naitosha pemitoki aiteseka tenkaraki network. isumaki si duo kulo tunganak peyioloro orkulikae tiatua aji tiatua simui tiatua internet petmoki ataas biashara.

Yiolo ena naa SHA naa kegira ninye ai replace NHIF te siai apa nayasita ninche. Ore esiai enye naa pee elaaki iltung`anak sipitali ltung`anak oo muyiaa pee meeku sapuk bill. Yiolo si duo SHA kelak oltung`ani kila olapa kelelek nilak irropiyiani, mia sita, mia tano ina depend ajo kakwa ropiyiani kinchoo SHA pee ilak. Yiolo sii duo kidim oltung`ani atalaaki ninye ina familia enye nena ropiyiani muj e SHA.

Kadolita nkera e sukuul, nadolita sii duo ajo keeta mbukui nadolita ajo keeta nkalamuni netii atua darasa, netii sii duo egira aiteleki ntokitin shumata lorikan. Ore ene naa keeta enoshi kiti logo e ntemata e KNEC. Yiolo sii ketii ewueji nigero ntokitin e KCPE o ntokitin e secondary. Keeta registration confirmation, registration school ntokitin duake akeyie naigero teine wueji online results.

Yiolo oshi tenadol ena toki naa kadol iltung'anak loogira aing'oru ilorikan, naa kadol sii duo engolong' oshi napoe aosh kura, nadol nadamu sii emashini sapuk naoshie, nadamu sii oshi eikenitae engurai, egirae aalimu iltung'anak loimutwa kura, kadol kaitoki sii oshi adol ajo kakwa larikok isidain, kaitoki kakwa baada Intokitin egapament, entokitin' natii Nena opisini sapukin esirkali.

Yielo oshi enkiyama ooljaluo naa keng'as oshi ajo keetae intoyie naapuo oshi aenie enguashen, ore naaji entito neyiolounoro duo too ng'ang'itie neyauni esukarini neyauni elmusheleni neipanagae duo, Yiolo engolong' eyarusi, neaamisho duo ake neponu ilewa Engang' oo ntito, neitauni entito tiaji neyai duo atwa kanisa tenaa tekanisa duo epoe aitaas ashu tewueji ake epoe aas, nesuja sii duo egarrin neyiolouno oripayian wengitok, neishori duo peyie epuo aamany' enkaji enye.

Ketii ildakitarini enewueji netii si duo intokiting' oshi naasishoreki surgery. Intokiting' na ki sensitive oleng',kishori nake nibung' aijuko, gloves sidan oleng'. Yiolo tanakata na ildakitarini loyieu nees surgery ,na kikavaro si duo tonkopiyiani, to mask pemetum si duo sinche nkulie moyiaritin, pemetum infection. Kesidai ena bae amu kisaidia nishiunye iltung'anak, neyiolou si duo ajo ka moyian eeta oltung'ani. Yiolo ena bae na kesidai tenintang'en ilkulie neponu aisum ilkulie netum sinche ina ng'eno niatata, petum aitibu irkulie. Yiolo enewei naa kishaakino pitum, pimbrivent germs o bacteria.

Yielo oshi tenadol ena toki nadol ake oldakitari, nadol laab, nadol emaikroskop, neeku ore tenadol ena toki nadol ajo keetae osarge Lai laab peepoe adol ajo kaa moyian aata. Nepoe sii duo ayiolou aajo kaa moyian naagira aitanyamal kake Yiolo oshi oleng' naa maleria oshi, eipimae oleng' teneyauni engilasi nepiki osarge nepoe oing'uraa tenaa ketii bacteria ashu parasites nikikpoi ake nepoe aitaasie tesing telaab nikiyakini results inonok, nidol tenaa emoi aata maleria.

Ketii iltung'anak ene wueji, ketii ilpayiani netii enkituak, nemetii sii duo oekikompe ogira aishangilia iltung'anak kulo oishinda netii sii duo oogirae aaawoshoki esimu empisha nebore iltung'anak ine weuji. Ore ene wueji ejio keetae apa, egiguran enkiwanja naijio ore iltung'anak loimutua naa ninche apa oonoto aadumu oekikompe lenye aisherkea. Ino oltung'ani obo oishinda naa ena ayioni nagira adumu enkikompe enye naijo ore ena kitok enye naa ninye musaidisi enye, ninye nagira matokeyo.

Ketii egarri ene wueji naigero Ebola amu eeya sii duo oltururr lene weuji, ore ena moyian naa emoyian torronok oleng' amu ketii oshi Enkop nabo natiii eboo eKenya kake ketii sininye oshi Kenya once once . Yielo ena moyian na ketum iltung'anak oleng' naa emoyian naa envho likae tung'ani. Yielo oshi anadol likae tung'ani ogira aitau osarge tenkutuk, oltau osarge te nghmeshin, otongiyiaa, tong'onyek ore tenetum oltung'ani ena moyian neye amu meeta uponyajii naa osarge oshi opuku oltung'ani too gumot naata tosesen.

Yielo ene wueji naa Enkerai orbod oigero. Kadamu oshi Nanu kit kira enkutiti Kera apa kitii Baby class ilo nintashe tolbulakbod nintashe nilimu engulie naa enijo ',A' nejo sininche 'A' nikinchori apa eng'udi naa ninye esumie engulie ashuu elimu ajo kaa letter Ina. Kesidai apa Ina toki amu keisaidia iyiok matayiolo language nispel engulie arn aitobiraki. Ore sii duo egerisho niyiolou aigero enharaiting' Ina pee esidanu Ina toki alfabet.

Yielo oshi Nanu tenadol entoki oltung'ani yelo ene weuji naa ketii oltung'ani oishopito enchati eorange, netii sii duo eibotare olotaa kuyiaa aa Raila. Ore sii oshi tenadol ele Tung'ani nadamu ajo eishindaki oleng'. Eitu aekata inye etum position edukuya egira aapa aing'oru. Ore ele Tung'ani neishopito enchati naiwakilisha ajo kegira ninye aisapoot ele Tung'ani oji Baba ashu Raila.